Ore kiama esiokinoto tenebo wemurata ontoyie, naa kinyal enkisuma entito .Tenkaraki naaji ore kiama, naa kishoori enkae ang ,nelo aaku enkitok elikae payian. Neeku metumoki ashomo sukul. Ore siininye emutara naa kemurati entito naimusai ,neeku keton nkolongi kumok eitu elo sukul neeku keinyal.

Ore apa irmaasai tiapa naa keyiolot emirita ntokiting ontokiting. Tenkaraki taa apa ore tinakata meeta ropiyiani value naa keikutik. Naa kejo apa tinikincho orkuniyia loorpaek, naaji kwa mfano, nikilaki ninye tenker neeku kibelekenye ntokiting. Bater trade.

ore eripoto enturore naa keepashare nkulie pookin, keyoeu neripi oleng amu imali oo ropiyiani eturori naa lenore laruok enkop. amu keyieu naji naa keturorri, naa ore sii enturore naa kegol. amu esiai sapuk. neeku keei naaji na ore eturori nena mali, neeta naaji iltunganak oorip, pee meyae naa pee meeku etaasaki esiiai sapuk pesho, neku keyieu neripi oleng.

Ore siatin naidimi aitobira peeret enkiroroto, eng'eno olmanyara, naa ore ene dukuya keyieu nitobiri aangas workshops olmanyara, nepuoi aitengen iltunganak isiatin olmanyara, enikoni pee itobiri. enikoni pee ilepunyeki, enikoni pee irori, pee ilepunyeki esiai olmanyara. amu ore taa oltungani kitumoki, ataasa entoki eitu ing'as ataasa eng'eno . neeku keyieu naaji naa keng'asi aitobir workshops peeya iltung'anak.

Ore naaji entoki naidim ataas pee eirorieki larikok looker le university pee eilepunye engeno, naa ore endukuya naa keyieu neingoruni entumo oltunganak kumok naaji ookulo arikok loonkera e university nelikini ,nitaariyani sii amu niyaku naadi aikata aria eitu kingasi aitaariyian. Neeku keyieu naaji enkariano neirorieki nejokini enchom elepunyie engeno toosukulini nitii arashu too university nitii. Amu enkiroroto naaji ake nidim aitengena siininche pee eilepunyie engeno enye.

Ore tenaaji enkerai pee itumoki aitobira ashu nekra kutitik, peetumoki aitobira passport tolosho le Kenya, naa ore entoki edukuya naa keyieuni, birth certificate ashu enkardasi eunoto koree sii eniare, neiyeuni naaji enkardasi esipali, peetumokini aingura tenaa iara bioto, arashu ena iyata emoyian yeyote keeta sii osintano loifaa nikiudi, peetumoki acquire passport neyieruni sii nkipandeni oontoiwuo o sign naitodolu ajo iruko naaji inoto passport.

Ore naaji igira aisujisho tiang', naa kitegemea ajo, kainyioo igira aisuj. amu ore ene dukuya kifaa niata nkariak are, enkere osabuni, enkare nimposhiposhie, ore ene dukuya pii kang'as airowuajie enkare nabo, Eno sabuni mitoki aitushula enkare osabuni. Kwa mfano naaji paa tenaa ketii entoki natii eilata ashu entoki naichafuke oleng, nisujie ina are osabuni. pee itumoki aipishiposha eda are safi.

Ore oldiroo ashu leruniejito na kitegemea ajo kaja ildirooni liata liaata tiatua aji amu ore tanaa nanu na oldiroo obo aata nakesapuk na kajut tesaai are kajo aiteru saambili ambaka songuan amu keyieu na nitae safi ningasa ajut tenkare osabuni nitoki aikonjikonji kidogo ajut tenkare temetii osabuni alf nintoki ailei eilata enye ashu salad ashu greece pemiminie naa orangi lenye.

Ore paa sidai teneesi nkera esukul civil engineering, naa tenkaraki naaji ore entoki nidolita, naa indim aexplaina aitobiraki. Arashua ore entoki nidolita naaji naa indim aishoru nduat, arashua ntokiting nidolita siiyie tineweji, indim aexplaina aitobiraki aishoru information oifaa tina temata ena enidolita siiyie ,neeku nindim aikata ataasa entoki nikidolita .Neeku kifa na ore entoki nidolita naa ninye ake inger tina temata.

Ore isilen natumoi tolaturok na ore enedukuya na nonatokitin naitumia aturoshore tenkaraki keyieu nai ntokitin nabolie naji ompisai sapukin naidim aitumia aturishore, ore esile nkae sapuk toltunganak oturisho na enendaa amu kenyaa lolotunganak endaa sapuk arashu a maramingi kejo anyaa endaa sapuk keyieu endaa petumoki naa atuturisho eeta nkutuk amu kejo irmaasai mear inailublub likae osho neaku lasima peraposho pitumoki ataasa esiai aitobiraki .

Ore nafasi naya iltururi lenturore peyie eitawang netelelek entumoto ena silen oontokiting naturishore ashu enendaa ,keeta kulo kastomani lenye omiraki kuna tokiting naaturu ,neeku ore naaji enaiko nayau ropiyiani eton egira aturisho naaji pee mee esile enya ,nenya esile oropiyiani tekulo tungak omiraki ninche kuna tokiting ,metaa teneyieu niche entoki naa lido omiraki eipotunye naaji mpisai ,ajo keeta entoki nayieu neeku nchooki ropiyiani pee idungu kenya tonena tokiting nalotu amiraki ,naa inakata eitelek ninche entumoto oontokiting nayieu.

Atoning'o Wangari Mathai. Ore Wangari Mathai na ikidamu oleng'. Ashu ikidamu ebae sidai nataasa oleng' neetasa apa esai oo irkeek ashu esiai ormanyara. Ore Wangari Mathai sii sai intimi kumok ntimi kumok orkeek lootunoki te nkop ashua to losho le Kenya naa ikidim atejo tenkaraki Wangari Mathai. Neeku ore Wangari Mathai nitashaikie apa ninye eunoto oorkeek esiai ee unoto orkeek ena tanakata tee Kenya arashua toodua grins kumok naigira aicova Kenya naa tenkaraki Wangari Mathai. Neeku ore apa ninye Wangari Mathai neetasa apaa esiai enye oleng' aitasheki entim ompaka nelotu ae egira ake aitasheki entim. Neeku eatasa apa ninye Wangari Mathai esiai sapuk oleng'.

Atoningo wangari mathai ,naa ore wangari mathai ekidamu oleng arashu ekidamu embae nabo naitaasa sidai oleng metaasa apa esiai orekeek ashu ormanyara. Ore wangari mathai toontimi kumok saai naatuunoki orkeek otuunoki tenkop ashua tolosho lekenya, naa ekindim atejo wangari mathai. Neeku ore apa wangari mathai nitasheiko apa ninye esiai eunoto orkeek naa ina saai paa todua kenya ashua greens sapuk nagira aicover kenya naa tenkaraki wangari mathai. Neeku ore wangari mathai netaasa ninye esiai enye oleng, istasheki entim mpaka nelotu aye, egira ake aitasheki entim. Neeku etaasa apa ninye wangari mathai esiai sapuk oleng.

ore enkerai esukuul naa kidim anoto inkusuni artam eumu helb, naa ore kuna alifuni artam newori katitia are, neya enkerai tikitam neya entoiwuoi artam, naa ore helb etareto, inkera esukul amu ketii inemeta impisai erent inepu inkulie nemeta iropiyiani esukul netareto helb.

Ore naaji sukuul e dedan kimathi ena natii nyeri, naa kanyor naji tenisumare nkera ainei Ina kop, tenkaraki, ore nyeri naa kisapuk, naa ore sii oshi iyiook kira irmaasae, nee wkijo ketii nyeri mpisai, ore sii enkae, ore peepuo nkera naaji aipanga, metaa noo nyeri etii naa keyiolou nkera ntokitin nkumok amu kejo oshi waswaiki kutembea kwingi ndio kujua mingi neeku teneitembean enkerai eton aa kiti neyiolou enkop Eton aa kiti, naa kegenu sii nebulu. metaa itodua ejo abulu, keyiolo nkuapi, nkuapi kumok metaa itodua ashomo, ainguraki koon, too nkuapi naalakua oleng'.

Ore naaji enikoni pee eyakikishae ajo ore ntoiwuo onkera, pee ees siatin edarasa ,na ore enedukuya ore oshiake ninche ntoiwuo naa kees siatini neme nedarasa ,amu ninche naishugulikia nkera enye ainguraki ropiyiani pee epuo sukul. Naa ore pee epuo nena kera ashukunye ang, keyieu endaa naa nena toiwuo bado naishugulikia ,neme enedarasa ina siai. Ore nkera naaji naa keyieu naa kitengen irmalimuni lenye toosukulini aliki nchere, ore ake pee indip esiai edarasa, ore pee ilo ang shomo tareto ntoiwuo. Taasaki ninche esiai, shomo irkeek ,shomo enkare ,shomo irita nkishu tenaa kolchampa eriamari intoiwuo ino enchom eremo ilo shampa pee itumtumu adake ntoki ninyanya pookin.

Ore siaitin neme nedarasa naa ilepunye embulunoto enkerai, tenkaraki naaji keutari ina kerai enikuna siaitin eton aa kiti. Neeku ore eton eitu ebulu ina kerai ashu etoin egira aendelea abulu netengena ,etayiolo naaji enikoni tenepoi olchampa niremisho. Ore baada olchampa nitayuni endaa nenyae. Ore sii iltunganak lemeeta ilchampai anaa irmaasai, neutari nkera meshomoito shoo nepuo airita nkishu. Neeku ore ejo enkerai abulu, kelo ake enkerai shoo. Ore metii ntoiwuo enyenak ,ningor nkishu nelepisho teneponu nkishu ang adake. Nengenu ina kerai nebulu torkuak sidai loos esiai.

ore esiai oo ilashumba , ore entoki edukuya natashorua naa kanisa, ore apa kanisa too imaasai naa mepuo apa niche kanisa amu kejo apa niche kengiminata, kake neshoru naa ilashumba niruk nelo kanisa, ore eniare netoshorua sii esiai olashumba iropiyiani, amu ore naari ilmaasai naa kibelekeny intokitin ontokitin, tenaa ilpayek olkuniyia nibelekeny wenger, ore entoki euni natoshorua esiai oo ilashumba naa enkisuma, naa kishori apa intoyie aakutiktik naa mepuo apa sukuul, netaa tenakata kepuo naa kemurati apa ore sai naa memurati tenkaraki esiai oo lashumba.

Kegira ilarikok loonkanisani aas esiai nayau iltunganak tenebo. naa ore enagiraa aikunaa kewosh iseminani naaji temurua neipankai semima matejo ewiki. ore pee ipankae semina ewiki matejo naaji keetae nkanisani naapishana tina murua ,ore eetae nkanisani napishana neyieu naaji kanisa neitayu esiana ooropiyiani pee etum iltunganak endaa loipotoki kitina wiki nikitum siininche ntokiting nikintumiya ashua mali nikiasishore ,neeku keoshi ake naaji semina nepikita kanisa nabo neponu kulo tunganak lena murua neponu kanisa nabo neponunui aatoni neekuni nabo tineweji tina wiki pookin ,neshipae neomoni Enkai tenebo neidapashai teipa ore taisere nitokini neomoni Enkai tenebo mpaka neishunye ewiki neyau ina iltunganak tenebo neyiolou iltunganak atotoni tenebo.

Ore esiai naasita sirkali pee eiboyo maandamano ormalimuni tele Osho, naa ore endukuya saai netooroki enkisuma ,ore teprimaty eoro katitin are .Amu keetae primary. neetae junior secondary school. Neeku ore ninye eneweji tejunior saai, ore ninye tele osho tejumla, naa kegira sirkali aiger irmalimuni kumok oleng. Amu ore etion eitu kingeri negative aya entoki naji intern. Niwosh lapaitin okuni eton melaa ropiyiani pi ,itii ake sukul kake mikilaki. Nengasi aaku nkeek uni kingasi alak tolapa, mpaka kenya nikinkofermi itaa permanent. Ore sii saai naa kegira sirkali alak irmalimuni iropiyiani sidan ,amu meetae saai ormalimui odou tiabori nkalifuni artam, ore sii irmalimuni, naa keishoritae loon aitobiraki .Neeku idolita ajo todua ololulunga naa kegira aanya ormushaara aitobiraki.

Ore engolikinoto nagira saai enkop pookin aimaa naa ekilepata ontokiting ashu eilepa maisha etanakata alangu enapa kata. Ore tenakata naa kumok laisinak tenkop tenkop pookin naa kutik irkarsisi tenkaraki ore ninye uchumi eilepa. Etaa ore ninye ntokiting meinyangunoyu. Neeku na idol ajo eifinyikate iltunganak oleng .Neeku kegira ltunganak aimaa engolikinoto nabo osina ashua metumito ropiyiani iltunganak. Neeku etii tenakata iltunganak tenakop pookin hard time. Ore ninye tenakata tenkaraki ena bill, ee twenty twenty four twenty twenty five nagirae aisum tenakata esudoyie tresury ropiyiani ,neeku todua saai meetae ropiyiani nilepa uchumi. Meeta entoki nemegol neeku kegira tenakata iltunganak pookin aimaa engolikinoto euchumi tenkop pookin.

Ore pee enare neishori nkera nkutitik rishat tiatua esiai enkisuma ,naa pee epuo aitawangwang teneeku najai itii esiai enkisuma nilo aipumua arashu ilo ayang ,naa ore siininye too much of everything naa emoyian. ore tenkusuma tenkata naado itu daikata ilo aitawang miimbung daikata ina toki ,kake ore pee ilo boo nili airifresh elukunya nikwet nias enkiti tisi ashu impang akeyie mikitoosho enkolong ,yiolo the more nintoki ajing atua naa keeku enkae rishata ina nicofaup nimbung ena tokiting tesiokinoto asiokisioki ,naaji kulingana naaji kepaasha wentonata teniton tiatua aji tesa naado itu intoki apang aitu kinchori enkae kiti rishata.

Oree esiai nayau olatalii olosho le Kenya, naa ore ene dukuya naa keyau ing'uesin, amu keyeu kulo iltalii neponu ang'or ing'uesin tele osho le Kenya, neponu apuo noo Masai Mara noo Amboseli ,Nairobi national park aing'orr ing'uesi ,oree oshi naa keyau kulo donyo otii Kenya enaa loo Mount Kilimanjaro teneboo sii okuna tokiting' sidan naati Rift Valley naijo kulo enaa noo seven fall nayu intokitin sidan, keponu sii tengaraki endaa beach Mombasa peeponu apuo arr enkare neisuja teilo sinyai tengaraki inqtoki, keyau sii enkolong' ena kop amu metii enkolong' enkop enye, ore enkop enye na ice natii, toduaa tedekenya naa oltarakita oiywang'iee ice toomilangoni ,neyau enkolong'ena koptenebo oldonyo, keyau sii climate neeku kesidai neku keponu aijii enkolong' tena kop, kesidai climate tena kop.

ore iltunganak lenakop netayiolo esiai oo imashinini, etanakata ore emashini etanaka naa esimu, amu ore tiapa nemeeta apa isimui kake ore tenakata naa kila mtu neyiolo aitumiya esimu, ore enkae mashini etanaka naa tv amu tinijio alo kila engang meeta enkang nemetii TV , ore apa tiapa nemeetae apa intifini ore sii tinijio alo, kila enkang meeta enkang nemeeta eredio, kila engang negira ainining taarifa neeku etayiolito iltunganak aitumiya kuna mashinini.

ore inkotoi nikidim naa ore enedukuya idim naaji ahomo olduka ninyangaki lelo okishin edaa niyaki ore sii enkae, idimidimi naaji nipanganga niteruru asotu inkilani temurua ashu too inkanisani, nipupuo aidonate nena ang'itie oo ilokishin nai nipopuo ayaki inkilani, neyaki edaa, ore sii engae tenaa igol naaji, idim naaji ashomo ayau enkerai nabo nilaaki sukuul amidipa nindaa dii ninye enino nejing' ina klerai eweji nishaa.

Ore irmwalimuni otii kisumu ,nisuminkera CBC naa lasima peetae irmwalimuni oracompetent ashu irmwalimuni oisomea inasiai eCBC amu mindim aitenisho entoki nimiyiolo naa ore sai sirkali netooro sukuul katitin are eprimary , keetae lekwa leCBC high junior , neetae kulo leprimary lapa mwalimuni musan lapa le eight , ilapa loisomesha primary enapakata ebayay standard eight naa ore naa anakata grades, grades epoyie mekure aastandards neeku ore iltunganak, irmwalimuni oisum naa lasima peeta irmwalimuni sininche competent tina siai eCBC petumoki aisuma nkera eCBC.

ore eniko portal oo isukuuluni tormutandao ilapie enkiroroto tiatua ilmalimuni, inkera ontoiwuo naa ore enedukuya naa keyieu neeta inamba oo intoiwuo, pooki tiatua ina system esukuul metaa itodua anything tesukuul , nidim aterewaki intoiwuo imeseji tiatua erishata sidai atoliki naa ajo kainyioo nagira aendelea, ore sii naji eton etu erewakini ilmeseji, naa kifaa itayiolo inkera ajo keetae taa olmutantao le sukul ashu intoiwuo, neeku naji kifaa pee iyiolou meeta ore pee elotu olmesej nidol ajo olesukuul amu etaa ninye kumok konmens.

Ore eniko pee eitadoyio erewata ontokiting enapa omutandao enkidingata onkopisini ena narei ntoking ,naa ore ene dukuya keeku systems einstali pee eiflow information. Neeku kitadoyio enkidinga orfaili. Amu ore kulingana naari naa nkardasini naari eyae nepiki atua irfaili. Ore saai etaa USB flash epiki information. Neeku ore pee iereu iyieu information ino tormutandao, nitayuni ake nepiki USB drive nikistalakini USB ino. Neeku meetae enkidinga orfaili tiatua nkopisini, kulingana onaari amu tinilo naari enkopis, naa inepu orfaili kumok tiatua enkopis.

ore eniko ilmalimuni pee eret enkisum teboo darasa naa iyiolo eton etu eret naa kifaa pee eyiolou ajo keetae inkera ngeni tedarasa nayiolo niche esiai oo impala, tenaa ore kuna kera naa inkiguraritin edup niche arashu aa achorisho neeku itodua naaji eton etu eret olmalimui inker teboo darasa neeku kifaa neyiolou ajo amaa ena kerai kaa talanta nabo eta paa inakata taa etumoki aipangie inakerai tiatua darasa, neya boo nelo autaa ina talanta enye neret ampaka ade neeku ina talanta enye, neret sii ninye inakerai inatalanta enye pee menyanyu weina naibung enkisuma.

ore naaji irishat easata esiai peyie etumi entoki sapuk naijio musaada amu ore too inkolongi enchan naa kegol etumi musaada kake ore tenkata olameyu nemeya inkatitin sapuki pee etumi musaada, neeku kitegemea naaji musaada irishat naatiki inakata, amu ore sii ninye serikali naa kegol ishoyo musaada process naado, kake ore naaji pee naa kichangai iropiyiani.

Ore naaji eninko pee ebooyo batisho naimu eramatare oropiyiani ashu eripoto ankampuni naa kifaa naaji nirigister tesirkali ina ampuni ino pee kitumokini naji aishoo sikarini, arashu pee kitumokini naaji aishoo security, nikitumokini aishoo naaji ana ampuni ino te insurance. Nikitumokini naaji otoripoki metaa in case of anything, naa iyata security, amu ore siininye sirkali naa kifaa pee kincho security, naaji tenkampuni tenkaraki naaji interest amu kejo naaji entudungoki yiok share naje pee kitumoki siiyiok atoripoki yie kuna mali. Naa kifaa eripoto tenkaraki naaji pee mimbukoo mali inonok. Neeku kifaa nirigister pee kinchori security aitobiraki.

Ore maisha eteknoloji negira aitobir maisha ang ekisasa. Amu eilupunyie, ore sai tenakata yiok naa indim ake ainoto ropiyiani eimu naaji online writing, eimu naaji teknologi bora akeyie bora ekeyie metaa iyata esimu niyata buddies. Ore sii maisha eteknolojia tenakata ore eimu engari, naa indim aiaccesor wejitin kumok toosai doropu oleng enaa apa meetae apa ngarin toonkejenk epwoi. Ore sii maisha etanakata naa indim aterewa ormesej nkwapi naalakwa eimu esimu naa ore naari, naa mpaka nintembea oltungani naa iya saai kumok ingira alo pee itumoki aterewa ele mesej ashu pee etumoki ele mesej atabai. Neeku ore ena teknologi ore esiai eteknologia ,nitelelia maisha oleng'.

Ore ilaramatak naa keeta golikinot ooropiyiani tenkaraki naji kemuoi nkishu netum oltikan, neyieu irkeek, nemeetae iropiyiani nainyangunyeki lelo keek, tenkaraki naaji kegoli. neeku kegira ilaramatak aimaa ng'olikunot oo mpisai tenkaraki, enkinyiangunoto orkeek. keyieiu sii ntokitin neramati nishori shimpi. neudi irkeek, nelaakini enkare saa sinngine. amu keyieu saa singine nelaakini. ore sii tenkata olameyu naa keimaa ilaramatak igolikinot, amu keeku kinyiang'akini nkishu nkujit nelaakini enkare .neyieu irkeek neyieu nidurieki. neeku ore mara mingi tolameyu naa keeku inakata ninche eeta oshi ilaramatak igolikinot ooropiyiani. olenge Neyieu sii nkishu enye neramati.

Kaiko olopeny ingarin petum ewoi naitobirie ngarin tormutandao naji nangas aingura ajobkaagari iata nilo google ningugul qjo kaiko aiko patum ewoi naitobirieki enagari aitobiraki ntum ewoi nilo aitobirie inagaru telelekata nituniekiutaki ninye google ewoi naitobirieki oropiyani naikos tenkaraki etelelia enasia eewuo enasia ormutandao aitelek poki toki Bora metaa iata bundles wesimu nitum intoki niyieu tesiokinoto bora si iyolo kenya aitobiraki nitum namba eimu google netum atooshoki esimu ningoru enetii

Ore esfari nalakua oleng naa nahomo naa mombasa, ahomo beach alo ake aitembeyan enkolong nabo eimu ele baribara ng'ejuk legari engima nalo ake dama nalo aitimbiyan tina mombasa nashukunyie teipa neeku maarikino aikata nanu enkolong nayechoya oleng' neeku itodua inolong nayechoya oleng, naa ore ninye kenyu alo etu tadii airura neeku ina esafari ai edukuya nalakua.

Ore enkitumiya enkare toowejitin natoito, ore ene dukuya naa iyieu oltungani oltanki sapuk. Ore ele tanki sapuk, eyeiu neshatiki eweji needo, metaa ore naaji ingira aitook nkaitubulu, naa kidim ele tanki aipaampa enkare eweji needo. Ore sii ele taki etii eweji needo, iyieu empaip omitai naado ,kulinkana naaji wenkadori oowejitin natii kuna aitubulu nonok niyieu nintok enkare. Neeku iyieu naaji empaip nalo enkilomita nabo, neeku naaji keyieu sii naa iyata ropiyiani pee itumoki atubukoki ele tanki lino enkare Kila enkata ashu iyata empaap pee itumoki aipaampu toolaturok atipika oltanki.

Ore tiatua barikinot natipikaki tialo ilchampai, meyieu nkishu kumok nadaare. Ore nkishu kumok naadarre naa kidim naaji aitoyio enkop .Ore tena uchumi metagolo amu etimiraki ilchampai neeku meetae naaji eweji neidim nkishu atadare. Ore ntoki edukuya, naa inyangu oltungani nkishu imiet naaji ,ninkar olchampa lino nidungudungu apik antoki naaji naijo noo paddocks Ore pee ipik paddocks, neeku ore naaji taata enkolong naje, lapaitin esiana naje nedaa nena kishu imiet, tiatua ilo kiti shampa ashu enkiti piece. Ore pee eidip atumut lelo, nepuo enake .Arashu naa ishet enkaji tiang onena kishu imiet ekule, neeku tiatuaji intoti neokishoi tiang, nenya shumpi tiang nemitoki aipang. Ashu indim naaji ataasa entoki naji strip grazing aa ien enkiteng ino, nabo tolchani neeku tentonata taake ilo shani emanaa nedaa mapaka nemut ine .Ore pee emut ine nundurie aya aiweji.

ore enkampuni e kokola te kenya naa ore taa enkampuni ekokola naa ninye enkampuni sapuk narikito, nitobir inkabilaritin kumok oo isudai, aa meetae kokola ake nitobir isudai kumok neeku ninye saai the main campany nagira aisaplie suda tekenya misima.

ore enkatini emasho apuk nahomo naa emanyata oo ilmuran, aa inakata taa etumurataki inkayiok ore ake pee idipi atumurat nebarni, neeku ilpayiani, nejing enkaei stage nepuo naaji nemurat ilayiok kumok nedumunye aa iloporor, nepuo naaji ilmuran abik tentim nepurusho, neer ilowuorak nemik naji ilapaitin oudo , nepuonu naaji metabarnunu ilpapit lemurano, ore peejing naa aku ilpayiani inamasho nikingasie iyiok kira ilmaasai.

Ore Mt Kenya naa obo looldonyio te Kenya nashomo nanu Kake ore taa nanu te Kenya naa kegirai aishooyo oshi ntokiting enaa counties in'dim aisoecifica enaa encounty natii naa ore tenakata teniimpim Mt Kenya naa kibungita ninye inkauntini ajo imiet amu etii enkai shoto Meru netii engae shoto Embu enye netii engae shoto Kirinyaga netii engae nyeri naidol engae shoto ajo ketii Tharaka Nithi Niaku idol ele donyo ajo kibungita inkauntini karibu imiet niaku idoliti empeak enye ashu embilipil enye naa Embu Niaku idolita naa ajo ore olpolosie lelo naa kemanita inkauntini kumok ele donyo ashu inkauntini imiet

Etii uhuru park niarobi naa kayieu naaji nanu nalo, kake eweji oltunganak botorok, pee alo ake nalo aingorisho tine, nalo naaji aar osim tineweji, nalo naaji todua weekends, nalo airelax tine weji na ore naji uhuru park naa kepuo iltunganak airelax tineweji. Neeku kayieu naaji naa kalo sii nanu ineweji euhuru park kake eweji oltunganak botorok.

Idolta ajo ore uhuru Kenyatta apa oorais, idolta Ajo etaasa apa Uhuru Kenyatta entoki naji rural electric idolta Ajo ore apa etii uhuru eshomoito ositima alo ajing kina wuejitin ashua mashinini atua, ntimi, neeku atodua apa anaa maendeleo sidai oleng. nataasa uhuru Kenyatta, ore sii enkae ilbarinarani kumok anaa sai ele otabaua Karen tene wueji, naa tenakata apa e uhuru etaasaki Ina maendeleo. ore sii ele baribabara le gari enkima ele sai former sgr. naa tenkata e uhuru Kenyatta etaasaki, orais apa ele otaasa maendeleo ahu ore tenkoitoi naaji e transport naaji netaasa apa ninye maendeleo sidai oleng.

Ore embu nabo oo ntaoni sidan te Kenya, kayioolo ajo idim atudungo passport ino tine wueji tenkaraki taon sapuk, naaji sii ninye naa kaunti, naa ore naaji, kifaa naji paa ore Kila kaunti, naai te Kenya naa idim oltungani, atudungo passport ino. pee meekure naaji nairobi ake idim atudungie, pee neku naaji kejing' olaini sapuk ine wueji, neeku kifaa naaji ore sirkali, naa kayioolo ajo kidim oltungani anoto passport ino tine wueji, tenkaraki ore embu naa taon sapuk oleng. etaanikis sii Mt Kenya tede wueji, ewueji nepuony lashumpa. neeku idim oltungani naaji ae access passport ino tine wueji.

ore river tana naa keji ninye olkeju sapuk oleng' aisul tekenya naa ninye sii oodo aisul naa kelo enkop naado , ore eimu river tana naa tineweji oshi epuonuni aibung esingir, naa ore ishamu isingir naa ore lelo tunganak otaaniki , kibung ake isinkir netum iropiyiani ade, ore sii lelo tunganak otaaniki river tana, negira sii airemisho ore eimu enkiremore naa ninye naibungita olosho lekenya neeku kidim naaji ai supplier olosho lenya edaa naaji netum iltunganak edaa tenkaraki naaji inaare kidim ataas irrigation eimu naaji ilo reyiet letana, neeku kegira aret oleng.

Nairobi pih taon empolos olosho lang le Kenya naa ninye sii nai taon sapuk oleng tolosho le Kenya tenkaraki ketii intokiting kumok kake ore nai toltungani tenimany inewei naa kegolu maisha amu tenijo aingur naa iltunganak oota isiaitin loomanya Ore sii teniingur Nairobi naa kegol maisha te Nairobi amu empolos e Nairobi ninye emanya iltunganak le serkali naa iltung'ana oota impisai niaku itodua temaisha ake duo oltung'ani likai naa kegol intokiting amu ore tenino aing'ur ebarnato e mia tano pee kibarni neelelek aa ina miyatano oshi itum tengolong neeku egol e taon empolos e Nairobi toltungani haslas Keyieu iltunganak sii oota isiaritin neeku kegol tenkaraki ore iltunganak ashu aa lashumba loopuonu togwapi eboo naa eingua iropiyiani teine wueji naa idol ajo kegol maisha naa oltung'ani olaamany nai eyeu iyata esiai

ore entoki naidimi atayiolounyie jubilee naa nena aik egira airorokino ore sii eniko enaaji ejubilee pee etubulua tiatua erishata natulusoyie oleng naa tenkaraki siasa itumiya isiasani jubilee nebulu oleng tenkata dorop, tempati apa euhuru naa etubulua oleng jubilee.

matejo naaji kasisho torkioma le tradco, oitasheki oshi imashon, ituri le le Isuzu EA peyie aaliki esiai enye ore eneduya naaji naa kangas advertise intokitin arashu aa imashon kumok, natolikio naaji narewaki niche naliki eneba apa iltunganak otijing'a nena imashon, naomonu taa naaji nairiwaki ebaruwa najoki kayieu nikichosho matolikio enasiai, inyi naaji terishata naje nikininguno naaji ajo kainyoo niche eyieu tena siaii enye.

ore naaji eduata ai toloing'oling'oli to losho lekenya we le uganda omigingo island, ore oshi meetae entoki sidai naijio osotua ,ore sii ninye enkop nemenapi shumata, iwororo ake ningua etiu enaa apake neeku keyieu naaji netoni ning'oruni naaji ilarishak pee etumokini naaji atirish, amu meeta entoki naba enaa osotua , iltunganak loitsheki usalama enaa kdf, apuo anang enkop pesho neeku ketoni naaji ake olpuresiden lekenya we leuganda nenung'uno.

Ore erikore e Ruto ebaiye empaka ene taata, naa idolita ajo kegira ltunganak ailalamika oleng, tengaraki ore ne dukuya, neilepaki, neiliepa uchumi kitii eneweji, ore anaa laramatak ashu lairemok naa egira ailalamika. Kore lamirak lo momboyo egira ailalamika, ore larawak loo ingarrin egira ailalamika, ore sii enkae elelero egira ailalamika, tengaraki ore ninye entoki torono oleng naa inji tena rikore e tenakata negirai aar ltunganak kutiti, ltungana naaji leton eyeu elosho paadaye, naaku ore peyei ltungana kutitik, naa ajo nanu ore empaka eneweji tena rikore e Ruto egira ltunganak, eidipa ltunganak ailalamikanata era oii tenakata.

ore pee idimi neji ore honorable Raila netaa olarikoni, amu ore tenkata egira ele tungani oji uhuru arkisho, eton etu ibunga o raila odinga, nitasheyie raila esipata e wanaichi, nisukuma sii neeku ore pee eji keesi ena toronok nerik itunganak maanadamano, naa ore apa inakata meeri iltunganak metuata, ore sai ibungata ruto oraila etaa keri iltunganak oleng alang enapakata neeku ore raila naa kenare ele orika le opposition.

Ore naaji eninko erematare olosho le kawaida peyie, eret esiai oo nguesin, naa ore ene dukuya naa kumok iltunganak otii olchampai lenye nguesin, naa lelo shampai egira Anya. Neeku tenelo naaji ninepu enkang natii nguesin atua olchampa, naa lasima ake paa keetae iltunganak nkayiol ashu ntoyie neitu Eton eitu etum isiai. eifaa naaji nigero kila enkang naaji Kwa migura Nena nguesin natii naaji ilo shampa. pee mitoki aanya ilo shampa lenye pesho neitu edupore, eetae naaji Kila enkang naaji nedupore Nena nguesin. ore pee epuonu sii ninche ilashumba, ashu itobiri ntokitin naijo naaji noo conservancy .ore eimu conservancy nelaaki iltunganak, iropiyiani oonguesi natii lelo shampai kulingana ilarin oieganate osirkali.

Ore tenkop esambur netii karibu nkabilaritin uni ongwesin , nemiri nkulie aa kegol oleng etumi toonkuli , toonkulie paks ashua nationa paks , eetae entoki najo sebura ore tinapark tenebo osomali , somali ostrich , neetae entoki reticulated giraffe, neetae engwes naji geronic

ore naaji enikoni nena ng'uesin naanya inkuilie pee eret enkishui oo imasaa, nayieu ning'urakini iwejitin enye nikinori nitoti too nenawejitin, ore sii enikoni naaji peyie meiting naa keeku kingenori elipong tenebo wolee pee etum atoishoto netumi enkai ishoi, aa future generations naipee miting tengaraki keyau watalii netumi iropiyiani.

Ore naaji emurua esomali peyie ees pooki baa ongwesin tenebo weramatare enye, naa ore naaji enedukuya keyieu neingoru sirkali nepal ilarabali siininche. Neing'oru park enye metaa naaji keeta somali national reserve nepiki ng'wesin pee etum sii ninche watalii amu todua pee etum watalii, naa ketum ropiyiani siininche. Ore sii naaji pee ees esiai eramatare ontokiting' enye naaji naa keyieu naaji naa keturokini ilturotamu keeta naa akeyie shida olameitin somali, neturokini ilturot omashinini pee etum naaji wejitin neiremishore. Ore eimu enkiremore naa keeku keitoki ntokiting enye tonena tokiting nepiki ilchampai naihafest nepiki minosa nena tokiting .Nimitoki naaji ntokiting enye aaye asioki.

ore inkoitoi naapasha naisumieki inkera enkenisho naa inkeek ikeni aaa esabu taa, isoitok, ikimojik loo inkeik ajo kaja, neyiolo naaji aikenisho naa aikena lelo kimojik, nitushul pooki idim sii atanguataki inkeek, idim sii aikunaki iji ibenek neyiolou nena kera osabu oleng.

Ore entoki naake embatata ebenki e Chess, naa ore inaampuni kelelek apa a poor management eeta, arashua irmanejani lenyanak apa meeta duo lemeyiolo inasiai, nitumia ropiyiani ainyalaki, netu elak iltung'anak irmushaarani. Arashu aimaniki apa ah ore ena benki Chess, nishoitie silen kumok, nelotu enkata olameyu nai nelakino iltung'anak nai atushuko nena silen, ning'uari benki ah bankrupt ashu etua pi mekure etii toki.

Ore golikinot naatum ilmalimuni, ore kuansa ilmalimuni naa ketum egolikinoto naaji, ewueji oshi neemany. Tenkaraki ore olmalimui ewueji nemanyi kelakua. neeku imaniki eeta ilo malimui shida e transport neeku naaji too nkolong'i nelotu sukuul. arashu aa nelotu ninye too nkolong'i kumok oleng. Ore sii ilmalimuni kelelku naaji melaki ilmalimuni aa kutitik ilmushaarani. neyieu nkera enye imaniki elakuaniki nkang'itie. neeku ketum nena golikinot. Ore sii ninche nkera. kelelek aa itodolu nkera ketum igolikinot naaji tenkaraki iwuejitin neelakua emanya. naa ore imaniki sii meetae edaa. neeku ore nkera ketum golikinoto esumash tenkaraki naaji metum edaa tesukul imaniki ore add eshuko ang', meeta entoki nanya. elelek sii etum egolikinoto e school fees .neeku Nena golikinot naimaa.

Ore nai nanu adolita naa keserian enkitayunoto ooropiani te counter ombenkii tolosho le Kenya amu tenijo aingur imbenkii olosho le Kenya oleng naa ore tenidol naa ketii erhipoto sapuk oleng Meeta embenki nepitii ilpolisi boo teinewei, meeta sii benkii nemeeta naji engarhi enye niaku ore nai imbenkii pookin keeeta ulinzi neeku keserian mitum shida pookin tenilo aitayu iropiyiani te embenki amu keserian imbenkii olosho le Kenya tenkaraki keetai ulinzi

ore apa enaiko iltunganak lemurua ang pee itisip ajo eshomoota nkera tormetai le covid-19naa ore enakopang naa kelakuaniki inatoni neeku ore maramingi naa idol naake ajo pee etumi iltunganak ojingujingu, ore sii enkae meetae apa inakata isukulini neeku naa kesuji inkera kila saa, aisuj inkaik neloonori neyai sipitali ainguraa pee edoli enaa kibunga elemeitai.